Chiemo ni inya los gi mok chapat maber. Mok chapat molos maber kabisa

Mae nikech seche moko nyalo bedo ni kodhno onge to manyalo yudore en mana ,en mana pii manie bombe, mano emo miyo

Mae en nikech Nyasaye ema miyo ng'ato ngima, to onge ng'at moramora monego kaw ngima mar nyawadgi. Mana nyasaye kende ema nyalo timo kamano

Ma en nikech, en gima nyalo konyi e dhi safar moro amora. To Kendo en gima dhi piyo moloyo gimoro amora.

Tijni oselokore nikech tinde ng'ato nyalo ng'ado gari ka katiyo gi gima chalo kaka simu

Mae en nikech, onge ng'at moramora kok odhi e chemistry mondo mi odhi omany yath monyalo tiyo godo eseche ma otuo.

Gima timore kae en ni, nitiere jomodhi manyo kony kuonde minyalo konygi e timo gima gidwaro.

Mae en gima chal ka customer care kuma ikonye ng'ato loso gire moramora manya bedo ni okethore

Gik machal ka pliers, screw drivers, side cutters, star magi e gik madwarore e tijni.

Inya puonj ng'ato kaka onyalo timo tijni mana ka en owuon odwaro ni mondo opuonje, to kendo en gi geno mar ng'eyo gima timore e tijni.

Kaneno gini, to gima biro e pacha en ni mae magi en kuonde ma ng'ato nyalo donje iye ma ong'iew gimoramora ma en owuon odwaro. Gik machal kaka chiemo.

ka aneno tijni, gima bire e pa e wiya ka koso e pacha en tij stima

Tij stima e gima biro e pacha ka aneno tijni

E gigi te, nyaka aketgi e masin mondo mi giti. Onge kaka inyalo tiyo kodgi mok ikete masin masomogi.

Anyalo nyiso jang'iewo chandruok man kod simbe kalero ne kaka simbe ma wan go tiyo, to gi kaka to gi gik moko duto man ei simbe go .

Anyalo ko anyalo um konye kanyise gik manie sim simbe gi kaka olos simbegi.